Gĩkĩ nĩ kĩaga kĩa ngũkũ na ũndũ wa mbere, nĩ atĩ gĩthondeketwo na mbaũ na mbaũ nĩ hũthũ kuona na gũkĩhũthĩra, koguo ĩgakorwo nĩrakĩhũthia kũhũthĩra mbia. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩthondeketwo na mesh-wire mwena ũmwe koguo ũgakora ngũkũ ici citingĩrĩyo nĩ indo kana nĩcimenyereirwo kumania na indo cingĩkorwo nĩcira cirĩa ta cihũ ũguo. Kĩndũ kĩngĩ nĩ atĩ mesh wire ĩyo nĩrateithia gũkorwo ũtheri nĩũrakĩingĩra, koguo ngũkũ nĩcirĩmenyaga ũtukũ na mũthenya koguo hĩndĩ ya kũrekia matumbĩ nĩcirakĩrekia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ũtheri ũcio nĩ mwega na ngũkũ nĩ ũciteithagia nginya atĩ nĩiraciteithia nginya gũkũra kwa ngũkũ icio tondũ hatikĩrĩ na nduma nene. Handũ hau thĩ nĩhakĩarĩtwo mahuti ma gũtigĩrĩra atĩ ngũkũ ici nĩcirahota gũkĩrekeria hau hĩndĩ ĩrĩa mũthenya, koguo hwa-inĩ cikahaimba na gakathĩ kau cikaingĩra na cigagĩkorwo nĩcirakoma. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ hena kanyamũ ka maaĩ hau, koguo maai marĩkoragwo meho o mũthenya. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ngũkũ ici ciĩna handũ ha gũcera, yaani cĩ na nabathi njega, koguo gũkũra gwacio nĩ njega.

Kĩndũ kĩa mbere ici nĩ ngũkũ, iria cikĩigĩtwo nĩ mũndũ. Kĩndũ kĩa mbere ni atĩ ngũkũ kĩrĩa ndanagerera hĩndĩ ĩrĩa ndĩcigĩte nĩ atĩ nĩ cirĩ matumbĩ, na ni cigĩkoragwo cikĩigwo nĩ ũndũ wa nyama. Ũndũ wa mbere ndanagerera mũrũ nĩ atĩ he hĩndĩ ciarwarire mũrimũ wa gũgĩkorwo cikĩrwara ngothi, na cigĩkorwo nĩ ciakua nyingĩ mũno. Ũndũ ũngĩ ni atĩ he rĩmwe ngũkũ ici ũcigagĩra matumbĩ na cikaga gũgĩtũrĩkia kana cikaga gũkomereria wega, kogwo ũgagĩkora no ũrathiĩ hathara na handũ wa kwongerera ngũkũ ukona no hathara ũrathiĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ rĩmwe we tũnyamũ tũrĩaga ngũkũ ici kana cikoraga ngũkũ ici, ta kamwe getagwo kamũcoroge. No kaingĩre kiugũ na gakorwo gakĩrĩa ngũkũ ici. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ kurĩ uici kumania kurĩ andũ, ũgakora mũndũ nĩ aingĩra kiugũ gĩaku kana kĩaga gĩaku akaiya nguku ciaku, kogwo ũgagĩkora ngũkũ icio ũigĩte nĩguo cigũteithie no mũndũ nĩ arakĩiya, na ũgagĩkorwo nĩ ũrathiĩ hathara. Kĩndũ kĩngĩ nĩ ngũkũ kwaga gũkorwo nĩ cirakĩrekia matumbĩ, kana ngũkũ imwe cigagĩkorwo ciarekia matumbĩ macio nĩ cirakorwo cikĩmarĩa, kogwo ũgagĩkorwo nĩ ũrathiĩ hathara.

Ũyũ nĩ ũreri wa ngũkũ, ĩĩ cia biacara ngũkũ iria cirakĩrorwo ciĩ nyingĩ mũno. Na he mbica ĩno nĩ ũrona atĩ nĩ kĩharo kĩnene na thutha wa kĩharo kĩu, kana mwena-inĩ hena kĩaga harĩa ngũkũ icio cigĩkoragwo cikĩigwo. Koguo ngũkũ ici ũrakora mũthenya nĩ ciratinda o kũu nja cigĩcera hau kĩaga-inĩ, kana mbere wa kĩaga kĩu hau hena kaharo kau kena nyeki. Koguo ũgagĩkora ngũkũ icio ngina matumbĩ ciragĩkorwo cikĩrekia o hau, na cirakorwo ingĩ cikĩrĩ o kũu kĩaga-inĩ cigĩkomereria, kana imwe cikĩhingĩirwo kũu ta njui. Na ũngĩrora wega mbere, mwena-inĩ nĩ ũkwona atĩ ngũkũ ici ci ĩna mesh wire, na kana cithondeketwo ũrĩa ũtheri no wingĩre kũu. Koguo ona cingĩtigwo kũu thĩiniĩ no ci gũgĩkorwo cikĩona ũtheri. Ũndũ ũyũ nĩ ũkuona kĩaga kĩu nĩ kĩnene mũno, koguo nĩ kũ- maanisha atĩ kĩaga kĩu nĩ kĩa mbiacara, kana no ũkore ngina kwĩ na ngũkũ nyingĩ cikĩrĩ kũu thĩiniĩ. Ũ ngĩrora mbica ĩyo wega nĩ ũkuona atĩ kĩaga kĩu nĩ kĩgayanĩtio igũrũ, na thĩĩ, koguo ũgagĩkora atĩ he ngũkũ imwe ci rakũrĩra igũrũ, na ingĩ cigagĩkorwo ciĩ thĩĩ. Koguo ũgagĩkora na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ kĩaga kĩu nĩ ũrona hena kakathĩ kau, koguo nĩ kũ- maanisha atĩ kĩaga kĩu nĩ kĩgayanĩtio maita meerĩ, koguo nĩ kĩa ngũkũ imwe igũrũ.

Mbica ĩno ĩronania mũtumia umĩte ndũrĩrĩ mũno mũno ahana mũndũ umĩte mũmathaai, mathaai-inĩ tondũ wa cuka ũcio agĩkĩrĩte na nĩagĩtũrĩte matu na agagĩkorwo nĩ ekĩrĩte nyamũ ngingo-ini, na nĩ anyitĩte mbũri tũũri kamwe gakĩrĩ guoko-inĩ gwake na thutha wake nĩũrona hena mbũri ingĩ. Koguo andũ aya maigaga mbũri nĩũndũ wa mbere nĩ cia nyama na andũ aya nĩendi nyama mũno. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ ũndũire wao nĩmakoragwo makĩrera indo ta ng'ombe na mbũri koguo mbũri kũrera nĩ ũndũire wao. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩũrona nginya hau thutha hena tũnyũmba tũgĩthondeketwo na mathanjĩ na ndoro koguo nĩĩronania andũ makĩrĩ maragĩikara ta o ũrĩa tene maikaraga. Ũndũ ũngĩ nĩmaigaga mbũri ici nĩũndũ wa iriya tondũ nĩmagĩkoragwo makĩnyua iriya rĩa mbũri. Ũndũ ũngĩ nĩ makĩigaga nĩũndũ wa hĩndĩ ĩrĩa maragĩka mohiki, ũgagĩkora nĩmaraneyana ta kana makarehe mbũri icio kana ng'ombe icio kũrĩa mũhiki arakĩhika, arahikio yaani. Na ũndũ ũngĩ no magĩciendagia.

Hĩndĩ ĩrĩa ngwona ũũ nĩ atĩ, nĩ ndĩrakĩona hena mwana ũnyitĩte mũbira, na anyitĩtwo nĩ mũndũ ũkiumĩte bũrũri ũtarĩ wa Kenya, kana mũndũ mũgeni gũkũ Kenya, kana o gũkũ Afrika. Mbica-inĩ ĩyo ĩna ciana ingĩ cikĩrĩ hau thutha. Na ciana icio nĩ andũ airũ, kogwo nĩ kũmaanisha nĩ ciana cikiũmĩte mwena ũyũ wa Afrika, kana Kenya kana o kũndũ kũrĩa kũngĩ Afrika. No ũkore mũndũ ũcio nĩ arakĩreheire, kana okĩte gũcerera ciana icio. No ũkore ciana icio cikĩrĩ Children's Home, kana kũndũ kũrĩa ciana cikĩreragĩrwo, ciana iria citarĩ na aciari. Kogwo akĩmareheire kĩheo na kĩheo kĩmwe akĩmareheire nĩ mũbira ũrĩa marĩgĩkoragwo magĩthaka tondũ ũngĩrora mũno hau nĩ ihĩĩ cirĩ, na ihĩĩ nĩ ciendete gũgĩthaka mũbira mũno. Na ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wa gũgĩkenia mũno ciana icio, na cigagĩkorwo nĩ ciragĩkenerera ũndũ ũcio. Ũngĩrora ciana icio nĩ mbica cirahũrwo mũndũ ũcio ee hau nacio. Kogwo no ũgĩkore no mũndũ maragĩthondeka mbica nĩ ũndũ ciĩgũkĩririkanaga maũndũ marĩa magĩkire hamwe.

Mbica ĩyo ĩronania andũ eerĩ erũ, kana andũ ona no makĩria ma andũ atatũ erũ, na mwana ũmwe mũirũ. Mũno mũno mwana ũyũ no agĩkorwo aumĩte mabũrũri maya ma andũ airũ ta ma Afrika, ona mũno tũkĩhũthĩre Kenya. Na andũ acio no magĩkorwo nĩ agendi magĩũkĩte mwena ũyũ wa Afrika gũgĩkorwo nĩ maracera. Na hĩndĩ ĩrĩa macemania na mwana ũyũ magagĩkorwo no maragĩkenerera ũndũ ũyũ tondũ nĩ macemania na andũ a mũhĩrĩga ũngĩ, na ũngĩrora mwana ũcio no arakihiana ta arakĩmetigĩra tondũ no agĩkorwo nĩ arakenerera gũgĩkorwo akĩmona tondũ no agĩkorwo ndarĩ ona andũ ta aya. Na ũngĩrora nĩ ũkuona nĩ makuuĩte macuba ma maaĩ, kogwo andũ aya no magĩkorwo matikĩmenyerete rĩera rĩa gũkũ tondũ nĩ kũronekana kwĩ na rĩũa mũno, kogwo mũno mũno andũ aya no magĩkorwo marĩ agendi mokĩte gũgĩkenerera mĩena ĩno itũ ya Afrika, na magagĩkorwo nĩ marakenerera nginya gũcamania na ta ciana ici. Na ũndũ ũngĩ ni atĩ andũ agima nĩ makĩendete gũthaka na ciana kana gũgĩkorwo magĩkenia ciana, kogwo harĩ na ũndũ ũcio.

Ũngĩrora wega mbica-inĩ ĩno nĩ atĩ nĩ andũ makĩrũgamĩte, magagĩkorwo me mbere wa nyũmba na ũngĩrora amwe nĩ manyitĩte ciana. Na ũngĩrora wega mũno andũ acio nĩ makĩhiana ta makĩhianaine, kogwo na agĩkorwo nĩ andũ a bamĩrĩ ĩmwe makiuna hamwe, kana megũgĩũkĩte gũcerera ũmwe wao, na magagĩkorwo makĩhũra mbica yao kũiga ta memory, kana gũkĩiga ta kĩririkano kĩa maũndũ marĩa magĩkire me hamwe. Ũngĩrora hau harĩ ona arĩa marĩ akũrũ kogwo nĩ kũmaanisha atĩ amwe nĩ aciari ao. Na ũngĩrora hau thutha harĩ na mũndũ ũkĩrĩ mwerũ mũno na ũtarĩ wa mũhĩrĩga ta aya angĩ. Kogwo no ũgĩkore onake nĩ agĩũkĩte kũmacerera, kogwo magagĩkorwo magĩkenerera ihinda rĩu hamwe, na ũcio nĩ ũndũ mwega.